Magawa ma idendo gi dho ngere ni JW MARRIOTT iyudo e boma maduong' mar piny mar Kenya ma iluongo ni Nairobi. Ma en magawa ma oketne arita makare ka en kod kor ot ma ogergi kidi kendo owich rangi majaber. Kaachiel kod mano, oketne weche mag kod teko mar stima manyalo geng'o jomonj kata jokuoge manyalo temo mondo omi gidonj e magawani ka welo nitie. Kaachiel kod mano, ogere kod kio manyilni ma oket e dirishni ma kang'ato kalo to nyalo nenore. Kaachiel kod mano en magawa marabora ahinya kendo en kod gorofa manyalo loyo adek kadhi malo.

olemo ma iluongo ni mzabibu yudore e gwenge mopogore opogore e pinywa ma kaluo kae, en olemo ma ng'ato nyalo pidho e puodho mondo omi ochak godo ohala mar pur, kata onyalo pidho mare mondo omi ochak keto chiemone . Ka achiel kod mano, itiyo kode e loso sawo, ma imadho e kanisa ma nyisoni remb Yesu nochwer ne ji e msalaba. Mogik en olemo ma ka pod numu to pote bedo ma ralum to ka osechiek to pote bedo kod rangi machalo gi mar jamna.

Ranyisi ma iketo e barabara gin ranyisi machiwo yore duto ma ji nyal tiyogodo mondo omi gichop e piny mar Arusha mayudore e pinyno maduong' miluongo ni Tanzania. Kaachiel kod mano, ranyisigi olos kod chuma kendo owichgi kod rangi maralum ma inyieo e dukni. Kaachiel kod mano, geche ma otegno kendo ma olos kod lony mamalo ahinya bende inyal yud e piny mar Arusha. Kaachiel kod mano, gechegi nikod tielo ma nengogi tek kendo ma olos kod plastik kata chumbe ma opogore opogore manyalo kalo e chuodho kata oknyal moko e chuodho kendo ginyalo ringo e wang' apaya mopogore opogore.

pur mar lot ma iluongoni kabej osebedo ka medore e pinje ma kaluo, ma en bang' ka migawo mar pur ne otiego jopur duto ma mine kendo ma wuone, yore ma ginyalo pidhogo alotni kendo gidoye kendo giketne mbolea ma dwarore, ka achiel kod mano, osenyisgi kaka ginyalo olo ne alotni pi okinyi ka achiel kod godhiambo mondo omi kik gituwo kendo jopur oyud nyuol maber makare mar alotni. Ka achiel kod mano, kendo ma ogik, alotni osebed ka ipidho e ute ma iluongo gi dhongere ni greenhouse mageng'o pi mondo omi kik olal, mang'eny kowuok e it alotni, ka achiel kod mano, nitiere yore duto mag geng'o kute mondo omi kik cham alotni ka opidhe ei puodho.

Achiel kuom boma mayudore e piny mar Kenya iluongo ni Nanyuki. Kaachiel kod mano, bomani jotelo duto maa kanyo oseloso ranyisi ma isomo gi dho ngere ni i love Nanyuki makolok gi dholuo to tiendeni ahero pinywa mar Nanyuki. En ranyisi ma oket kod rangi marachar kendo kido mar chuny makwar manyiso ni ng'ato ohero piny ma odakie. Makendo e yo machielo nyiso ni bomani nikod kwe kendo jopiny mankanyo mor kod gikmoko duto matimore e alwora magintiere e bomani ma Nanyuki. Mogik en dwaro mara mondo omi adonj e pinyni mondo ayude mor ma jopinyno bende yudo.

Jodongo mag joluo osebedo katelone joluo duto e kelo weche mag mor. Kaachiel kod mano gisebedo kagilero weche matek ahinya e i dhok mar dholuo kaachiel kod mano gisebedo kagitiego nyithindo mathindo kaachiel kod jogo duto ma osedonjo e kend kaka ginyalo dok kendo ginyalo dak kod joutgi duto magidakgodo mondo omi gikel kwe i ot kaachiel kod kwe e dala. Moriwore kod mano, gisebedo ka gikeyo timbe kod kit joluo duto mondo omi gigo duto ma joluo osebedo katimo kik lal kayiem nono to okangi mondo omi wabed kawamor kendo ka wapako timbewa ma wasebedo kawango chakre chon.

Ng'anyo mar nyithindo matindo kendo ojende mane otimore e diere ma okalo mar abiriyo ,e tarikno mar abiriyo ma idendo gi ndongere ni saba saba osebedo ka hinyo ji kendo iyudo ni jo arita kwe e alworawa osebedo ka hinyo ji kendo gitoyo ji kod ludhe mag jembe. Ka achiel kuom mano, joma ohinyore e sa mar ng'anyo ikonyo kendo imiyo pi mondo omi giyud teko kendo mar chungo kendo mondo omi giwuothi ka gidok e miechgi. Ka achiel kod mano, ma nyiso ni jogo duto ma ng'anyo oherore kendo ginyalo konyo jowetegi ma ohinyore ka gin kamoro achiel.

Geng'o lil mar alworawa ma ikelo kod chupni ma olos kod plastik osebedo ka konyo jopiny nikech lowo mane okethre osebedo ka sani koro nyalo nyago cham mopogore opogore e puothe nikech chupnigi ne geng'o lowo mondo omi kik yud pi madwarore mondo omi cham oti ka achiel kod yweyo mamiyo tielo mag cham ywayore ei lowo. Ka achiel kod mano, gini osebedo ka miyo jopiny mwandu ka ginyalo kawo chupni kendo gidwoko e kembe maloso gik mopogore opogore ma imadho kaka pi kata soda, kendo ichulogi ne choko chupni e alworawa kendo giterogi e kwonde machal kod mago.

Wabunge ma pinje mag Kenya, odiochieng' ma kawuono ne otelo e jiwo kata tero gigo duto ma jopiny dwaro mondo omi sirikal onyal chopgi kendo okony jopiny e yo madwarore. Achiel kuom gigo duto mane gitero en kaka somo mar nytihindo ka achiel kod yawo wang' apaya ma osebedo ka okethore kendo geche ok nyal kalo nikech chwodho ng'eny, ka achiel kuom mano, ne gidawro mondo migawo mar thieth omed yawo osiptende manmg'eny kendo ute mag thieth mondo yedhe oyudre ne jotuwo duto ma odhi yudo thieth. Ka achiel kod mano,e sechego ywaruok ne obedoe kendo ne ochuno mondo omi okel jo arita kwe mane oting'o iro malungo wang'.

Chiwo thieth en gino maber kendo makare ne jopiny duto nikech ka onge thieth makare, to jogo duto ma digomb mondo omi gibed kod ngima makare ok nyal chopo timo gigo duto ma gidwaro, ka achiel kod mano, nitiere kaka inyalo chiw puonj ne jogo duto ma nitie kod paro mang'eny machandogi kendo kaka ginyalo geng'o paro mabiro e chunygi kendo mayogi kwe. Mogik en gimaber nikech migawo ma iluongo gi dhongere ni Valley Hospital en kanyono ma osechopo e konyo jopiny mondo omi giyud ngima makare.

Tuke mag nyithindo gin gigo duto makonyogi e gero del. Achiel kuom tuke ma kamagi en kaka tuomo pi e ndowo achiel ka iringo kode gi kikombe kendo itero e ndowo machielo. Kaeto bang'e, ng'ama ndowo mare biro pong' mokwongo, ema biro bedo ng'ama oyombo kata jatugo ma nikod lony makare. En tugo ma iringo kod ng'wech nikech ka iwuotho mos to ndowo mari ok biro pong' piyo, kendo ma biro nyiso ni ibiro bedo ng'atno ma bedo mogik, ka achiel kod mano, tuke mamoko ma nyithindo nyalo tugo en kaka pamo ne jowete negi kata wer ne jowete negi ka giwinjo maber kendo jiwogi mondo omi gitug e tugomo.

Gigo ma ilwongo ni kata ma idendo ni economic empowerment gi dhongere en lony kata migawono motelo ne puonjo jo mamine ne yorego duto ma ginyalo tedoe mandas kata minyalo tedoe chapat, ka achiel kod mano, inyalo tiyo kod mogo ma iluongoni Ex gi dhongere. Kopogre gi mano, nitiere kembe mamoko ma iluongo ni Ajab. mondo omi ited kata ichak timo kama, ibiro dwaro rapim ma pimo kiwango mar mogo ma idwaro, kendo bang' mano, ibiro bedo kod chak mar dhiang' ka achiel kod mo mar tedo. Machielo en ibobedo kod trough ma inyalo dwaloe mogoni mondo obed kaka dwarore ma inyalo lwor kendo ma inyalo ng'ad mathindo thindo.

MIch mar wer kata michno mar wuoyo e mbele ji en michno maber ahinya ma ng'ato nyalo yudo ka omiye kod Nyasaye. Ma en ka oselerore kwond jogo mawer kaka ma iluongo ni Musa Juma kata joma moko mawer e pinyno mar Kenya. Gimachielo en ni ka ng'ato dawuoyo e mbele ng'ato kata ka odawer e mbele ng'ato, nyaka obed ng'ama jachir ma ok lwor kendo nyalo wacho weche duto madwarore kendo manyalo winjore, manyalo miyo ji mor kendo kwe e chuny odiochieng' kodiochieng'.

Migawo ma otelone puonjo jogo duto ma osekendo ,mano joma wuone ka achiel kod jomamine ma ochako familia en puonjno maber, kendo puonjogi nyalo luwore kachiel kod kaka ginyalo dak gi ji duto e alworagi kata kaka ginyalo rito nyithindgi kendo ginyalo timo dwarogi duto ma gidwaro e kend margi. Kachiel kod mano, inyalo tang'negi pichni mag jogo duto ma osebedo e kend kendo ma osedhi maber e kend margi, ka achiel kod mano, inyalo migi buge mopogore opogore mondo omi gisom kendo gibed kod ng'eyo mar kaka ginyalo dak kaka ng'ato achiel kendo kanyakla gi kwe ma onge wach mora mora manyalo ketho bedo kodgi kanyakla.

E timo thieth kata chiwo thieth ne jogo duto ma obiro e osuptende kata kanyono mar yudo thieth, achiel kuom gigo duto ma itimo en pimo pek mar ng'ato ka achiel kod bor mare mondo omi oyudni en ng'ama ngima kata ng'ama nikod tuwo moro amora. Mae nyalo konyo be e yudo kaka adundo nyalo konyo kata adundo gwecho e okang' marom nade. Ka achiel kod mano, ranyisi mar adundo kaka onegore ogwechi en ni ei dakika mar achiel, adundo onegore ogwechi kuom okang' mar prabiriyo kod ariyo, manyiso ni ng'ama chal kod mano, en ng'ama nikod ngima. Kama chielo rang'isi oseng'iso kata nonro osefwenyo ni jok machuwo ema osebedo kod thagruok mar bedo kod paro mang'eny manyalo miyo gilimo ute mag thieth e seche mang'eny.

Somo mar kwano en somono ma ahero ahinya, nikech oting'o mana medo gigo mopogore opogore kata golo nembni mopogore opogore kaka achiel nyaka apar. Kuom ranyisi, achiel kod achiel kimedo to dwoko bedo ariyo, kata ariyo ka igoyo kod ariyo to dwoko biro bedo ang'wen. Kamachielo ochiko ka igolo aboro to dwoko bedo achiel. Ma nyiso ni kwano ber kendo yot ahinya. Mogik kwano oting'o goro kendo twenyo kata neno bor mar gimoro kaka ka ogor ndiko ma dhichalo makte, to biro chuno japuonjre mondo omi omed bor kendo bang' kosepimo, to obiro yudo dwoko e yo mayot ma okdwar ni mondo oket paro mang'eny ka oyudo dwoko.

Pango boksi kuom achiel kuom achiel en tijno ma inyalo tim e kembe mang'eny kaka kembe ma otelo e loso chiemo kata yedhe. Ma itimo ka ikawo yath ma oselosi kata ka ikawo chiemo mo oselosi kaka mkate kata chak, kendo ipangogi e boksi yorno madwarore. Bang' mano, ibiro umo boks ka osepong' kendo ibiro muone kaachiel kod gino ma dhongere luongo ni selotape. Bang' pango boksi ma opogore opogore, ibiro keto mago duto machalre kamoro achiel kendo ibiro ywagi gi gari kata nyamburko moro mondo omi otergi kanyono ma dwaro nitiere.

Mondo omi ng'ato owuo e mbele ji, biro dwaro mondo omi ong'e wechego duto mag tudruok kaka wuoyo, somo kaachiel kod winjo weche duto madwarore mondo omi otim e seche machal kod mano. Kamachiel ibirodwaro ni mondo ng'ama timo tich machal kod ma obed kod rwakruok manyasani makelo luor kendo kelo nyis kata kido mor maber ne jokmoko duto maobiro neno tugo mar wuoyo e mbeleji. Kamachielo ibiro dwar gige kowo duol ma inyalo kowgodo duol mar ng'ato mantie mondo omi ji duto man kamoro achiel owinji kendo ginyal fwenyo gigo duto matimore e mbelegi. Kamachielo, pi mar modho inyal ketne jogo duto mawuoyo mondo omi kaduondgi otuo to ginyalo modho pi mondo giwinj maber kendo weche duto magiwacho owinjre e yo makare.

Nonro ka achiel kod puonj mar sayans ka achiel kod chiwo thieth ne minego duto mapek, sani osekel kendo osechopo e lony man malo ahinya, ma timore kendo inyalo fweny nikech mashinde duto manyalo winjo kata manyalo neno kaka nyithindo duto ma ok onyuol kabe nikod ngima makare, kapod gin e ich mar mine mapek. Ma konyogi mondo minegi oyud thieth kata ging'e gigo duto ma onegore gitim e seche duto ma gipek, mondo omi okonygi sama gichiegni nyuol, gibed kod yot, kendo lit moro amora manyalo bedo odog piny, kendop ginyuol kendo gibed kod mor seche duto ma gidhi konyore.

Chiwo thieth ne nyithindo duto mathindo en gino maber nkech onyalo fwenyo gino duto manyalobedo ni chando nyathi mathin manyalo miyo onindo kata tugo ma otugo pile tamre. Ma inyal tim kod mashin ma iluongo gi dho ngere ni stethoscope ma en gino ma lakteche tiyogodo kendo ginyalo winjo ka gimoro timore kata sauti duol moro amora wuok e i ich mar nyathi. Gini nyalo kelo kata fwenyo ne laktar gino manyalobedo ni tuoyo nyathi kata ng'atno maduong' mankod tabu moro amora maluwore kod ich mar dhano.

Somo choke ma otuore kata pichni duto ma ogo kod masinno ma idendo gi dhongere ni x-ray, en gino ma itimo kod jolony duto ma osomo weche machal kod mae, kamachielo kata pichnigi iketo e wang' jowi mang'eny kata maduong' manyalo miyo fweny tuwono machando ng'ato kata gino ma miyo wich ng'ato bare kata ng'atno mane oyudo ajali e barabara ,kendo wiye notore kata choke mag wiye nobedo kod rokni moro amora. Kamachielo gini inyalo ti godo e somo e sikunde ka itang'one nyithindo gigo duto ma gibiro neno kendo gibiro timo e seche duto ma giyudo tich mar gino ma gisomo.

Goyo picha en gino maber nikech osebedo ka ondiko ji kuonde mopogore opogore kaka kambi mar Kenya mar gach reru. Gini nyalo konyo jotije duto mondo omi giyud pesa maginyalo chulogodo gigo duto ma gidwaro odiechieng' ka odiechieng' kaka yudo somo mar nyithindgi, nyieo chiemo magidwaro, nyieo lewni kaachiel kod gero ute duto magidakie.

Migao mar thieth otelone puonjo jopiny ma oting'o jogo duto madongo ka achiel kod nyithindo. Ne tuono ma iluongoni ayaki ma dhoo ngere luongoni ni HIV ka achiel kod AIDs ma itimo ka iterogi ekuonde duto mag thieth mondo mi gi ng'e chalgi mar tuo mar ayaki. Ka achiel kod mano ipuonjogi kaka ginyalo rito ler e kuondego duto magintiere ka moting'o tiyo kod pii maler kata luokruok kod gigo duto maleyo. Maluore kod tuoni, inyisogi gigo duto maok onengore gitim kata gipog kod ng'ato ma en kaka kitamba mar yweyo um kata mar yweyo dhok. Kama chielo, inyisogi kaka jogo mag duto manie ekeny nyalo geng'o landruok mar tuoni koa kuom ng'ato achiel nyaka eng'at machielo

Tugo mar mol ka ia kanyono mabor kendo ka iridori kata imol ka ichopo kama ni piny en tugono maber. Machielo en mano mar gindho ranyisi machalo mar got ma oket e tol ma inyalo mako ka iidho kendo kuonde duto ma inyalo nyono gi tiendi ka idhi malo. Magi gin tugo duto manyalo miyo nyithindo mor kata jomadongo mor nikech seche ma itimo kama to ngimani bedo makare kendo ibedo ng'atno motegno kendo mankod mijing'o mar timo gigo duto madwarore. Kamachielo gin tugo ma nengogi olwar ka ichulo kendo kuondmoko duto itimogi kata ichiwone jopiny e nengo manono. Inyal yudgi e kuonde thieth kata kuonde puonjruok mag nyithindo mag sikul

Chiwo thieth e osuptende duto en gino makare kendo ma otelne gi jochiw thieth duto ma nyalo konyo minego duto mapek, kata mine duto ma odhi e suptal yudo thieth. E seche machal kod mae, lakteche konyo jotuwo kendo giwinjo gigo duto ma jotuwo nyisogi mondo gifweny yorno maginyalo miyo godo jotuwo thieth kendo giyud chang makare ka oa kod wuoyo kodgi e yorno mamuol kendo miyogi yedhe duto manyalo changogi odiochieng' kodiochieng' kata bang' ndalo machuok ahinya.

Ne tiyokod lony manyasani mar nyiedho dhok kata diek kata lee go duto maji opidho e puothegi, lony manyasani abirotiyogodo mondo omi akel mashinde mang'eny ma ng'ato nyalo tiyogodo kaen mabor kod puodho. Kamachielo mashin makamae nyalo konyo e golo chak maler bang' ka chagni kalo e rachungi mopogore opogore mondo yugi duto manyalo bedo e chak obed ka igolo oko. Kamachielo chagni biro bedo kod ler manie okang' mamalo ka mashin makamae nyalo chwako chak mabed maber kendo bed kod ngima makare ma oknyal miyo ji tuo moro amora.

Ne ng'ado kogno kaachiel kod duso kogno mag lwedo, ng'ato biro kawo wembe kendo obiro ng'ado kognogo duto maok dwar. Bang' mano, obiro kawo pi mamormor kata tiyo kod kemikol moro amora manyalo golo chilo duto manyalobedo ni odong'. Ma luwo mano, obiro tiyo kod gigo duto manyalo mako kata ma dho ngere luongo ni glue manyalo mako kognogo duto ma iuso mankod rangi mopogore opogore kaka marachar, marateng', marambulu kata marakwar. Obiro keto kogno ma iuso e wi glue kendo ma biro moko kaeto bang' mano ibiro kudhe kod auka mamiyo otuo piyo. Mogik, obiro kawo lwedo kendo oketo e gino manyalo miyo lwedo bedo mayom kata manyalo loso pien del obed manyilni ahinya.

Pur ma iolone alot pi ka itiyo kod ndope kata agulni mag ting'o pi kendo kaachiel kod hotogoro kata pipe ma otuchi kendo ndengo pi ne alode itimo e i gino ma iluongo ni green house gi dho ngere. Kamachielo en gino ma iluongo kendo idendo gi dho ngere ni irrigation. E i gweng'wa itiyo kod lony manyasni kendo teko mar stima goyo pi ka oa e i lo kendo kudho pigni ng'wech mamalo ahinya kendo ma miyo pi okrumo e ndope kata okdwar ni ng'ato siko dhi kaolo pi e ndo sa ka sa.

Tuke mag mipira kata mag ng'wech gin tukego duto ma konyo ji e gero misuli mag del nikech e seche ma ng'ato tugo, ka opo ni ne nitie mo moro amora mane ogudore e leche mag remo kata pigego duto mane ok mol, ma biro konyo e lenyo moyego duto kendo remo biro ringo e yorno makare. Kamachielo,e tukegi, jogo duto ma gin jotugo, giyudo chudo e dwe ka dwe kata odiochieng' ka odiochieng' kata e juma ka juma, kaluwore kod kaka migawo ma gintiere dwaro. E chudo ma giyudogi, ginyalo yudo dongruok kaka kony moro amora magidwaro e sa moro amora. Mogik, tukegi nyalo konyo jogo duto matindo mondo kik gidonj timbe mag aola manyalo ketho somo margi.

Ne yiero olemono mar avokado, ng'ato biro dwarore mondo omi obed kod nyalo mar neno avokado ma olokore kowuok e rangi maralum kendo obedo rangi marateng' manyiso ni osechiek. Ma itimo ka ikawo avakado mapod numu iketo e atonga mopogore kaeto avokado ma osechiek iketo e atonga machielo. Bang' mano ipango atongagi kuonde mopogore opogore kaluwore kod dwarogo duto ma kambi dwaro. Bang' mano inyal tergi e kembe duto maloso mo kata maloso chiemo ma dhanoi nyalo chamo. Kamachielo pur mar avakado en pur maber nikech okelo chiemo kendo okelo pesa ne jopur duto matimo kamano.

Goyo kura e dwe mar aboro bang' higni abich kod abich e pinyno mar Kenya konyo jopiny duto mondo omi giyier jotelo magidwaro, manyalo konyogi kata manyalo kelo dongruok e gweng'. Achiel kata ariyo kod jogo duto ma iyiero gin wabunge ka achiel kod jotend piny owacho. Ma en tich ma nyalo miyowa jotelo mabeyo kata manyalo konyowa mondo jotelo duto ma ok kony jopiny ogol oko, kata ogolgi oko e tawo, mondo omi orwak jogo duto manyalo timo dwach jopiny kendo chopo dwaro kata gigo duto ma ne ginyiso jopiny ni gibiro timo ka giseyudo kombe machal kod mano.

Gino ma dho ngere luongo ni water fall en gino ma olosi kata gedo ma olosi e kanyono mankod bor ma opogore mar lo. Ma inyal los kama aora nitie kendo pi mol kendo olose mondo omi pi oa malo kalwar e bor manpiny. Ma inyal tim mondo omi olomb ji kata oywa welo ma a e pinje mopogore opogore kendo ginyalo goyo pichni kendo gichulo pesa e i timo mano. Kamachielo inyal ti kode e loso teko mar stima ma iwinyo kod pi, ma nyalo konyo e duoko piny nengo mar teko mar stima ma osebedo ka idho malo.

Luwo rech en tijno ma itimo kod jopur duto ma opidho rech. Ma inyalo tim ka gikawo net ma iluwo godo rech kendo konchiel iketo ka ringo e wi pi, kendo komachielo iketo karingo e bwo pi. Ma biro choko rech duto ma gidwaro mondo giluw e sechego, kendo rechgi biro bedo e dier net kendo ibiro chokgi ka igologi oko mar pi. Tijni inyalo tim e aore kata e nembe, kata e kwondego duto ma iluongo gi dhongere ni fish pond. Kamachielo en ohala ne jopur ka giuso rech duto kata omena duto ma giluwo kaluwore kod tich magitimo.

Duso kuondego duto ma itimoe chokruok ma opogore opogore kaka mag siasa, mag kanise, mag thieth kata ma opogore opogore gin tije mabeyo beyo. Ma itimo kod kitengni makod rangi mopogore opogore kaka maratong', marachar kata pedho kitendni marokwere piny ma ji nyalo nyoloe. Kaachiel kod mano, inyal ket gige kowo duok mamiyo kuonde machak kod mae obed maber kendo ma ji duto te nyalo winjo gigo duto magiwacho e seche machal kod mae. Mopogore gi mano, ma en gimanyalo konyo jopiny mondo omi giyud kaka ginyalo dak kata gitim dongruok e i kuondego duto magintie kagiyudo pesa magidwaro.

Pur mar alot ma iluongo gi dhongere ni spinach en purno maber kendo makare. itime ahinya kod jogo mamine ma ohero pur. Ka opogore kod mano, en alot ma ipudho kod tiende ka oa e lowo bang' ka osechopo e okang'no ma inyalo gole e puodho. Kopogore kod mano, ipogogi kaluwore kod duong' margi kata tin margi kendo koponi joma ong'wedogi oterogi e chirni, to gibiro bedo kod nengo mopogore. Kamachielo, ipidhogi e kama oyawore kendo kama chieng' rienye mondo omi ochop negi, kendo ginyal loso chiembgi modiochieng' kodiochieng'.

Tarikno mar achiel dweno mar ang'wen, higa mar gana ariyo kod prariyo kod abich, weche manyien manotuch en ni ja higa mar adek e mbalariany ma iluongoni Dedan Kimathi university ne imanyo e yawo mane olutore. iwachoni ne olutore e iye kanyo kaluwore kod paro mang'eny mane en godo ,ma nikech ne en kod osiep manyako mane gichwanyore godo. ka achiel kod mano, jopiny ne ochopo e yawono mondo omi gikony e yudo ringre mane oselutore e yawo. Ne gitiyo kod yie achile kendo gi jogo duto ma ong'eyo goyo abal adek, jomodong' duto ne ochung' e lak yawo mondo omi gikony jogo duto mani pi ng'isogi kwonde ma ginyalo donjoe gi kwonde ma ok onegore gidonje.

Ne achako miyo nyithi gwen chiemo ka an e klas achiel, ma ne atimo ka aketo negi oduma e lweta kendo ka ating'o pi e san e lweta machielo. E seche mane amiyogi chiemoni, ne gisodho lweta malit ahinya to e san manating'o gimodho ka giting'o wigi malo, mondo omi pi odonj e wigi e yo makare. Mopogore kod mano, ne ariembo nyithi gwen duto mane hinyo lweta kendo ne aketonegi chiemo duto e lowo mondo omi giyar kod kogno margi mag tiendgi kendo gicham ka ni e lowo.

Pur mar oduma en pur man kod ohala mang'eny . Mokwongo, ne oduma ma opidhi, inyalo ng'adgi mondo omi olos godo chiemo mar dhok kata lee duto machamo yiende kata it oduma kaka dhiang',diel kaachiel kod rombo. Kamachielo oduma golo kodhi ma inyalo pidhi manyien e puodho machielo ka dwe machielo obiro mar pidho oduma. Tiendegi bende ka osetuwo kendo giloso tieng' mabeyo beyo, to inyalo ti kodgi e chielo dala kata loso alworawa mondo obed makare. Mogik, inyalo ti kodgi e loso mbolea ka ing'ado itgi matindo tindo kendo iiko e bwo lowo mondo omi olos lowo obed mani kod mbolea kendo manikod luorruok mar auka e yo makare.

Kanyono mar yudo chiemo kata magawa ma iluongoni Dala Resort en kanyo ma iyudo e piny mar Kenya. En kanyono ma oket kama ji duto nyalo chopoe nikech en e chuny boma. Kamachielo giketo rang'isi ma nyalo ng'iso ji kama onegore bedni giluwo mondo omi gichop e magawa ni.

Pur mar oduma, rabolo ka achiel kod oganda gin pur duto ma nyalo konyo ng'ato mondo omi oyud chiemo ma odwaro odiochieng' kodiochieng'. Ma nyalo timore ka rabolo oseolo kendo otegno kendo ochiek. Inyalo use kata japur nyalo chame kaachiel kod familia mare. Oduma bende nyalo bedo kaka chiemo mar lee duto mawapidho, ka wang'wedo itgi kata tiang' margi kosetuwo, to omi dhok kata diek. Oduma bende inyalo mi gwen mondo omi ocham eka giyieng' mondo omi ginyuol tong' mani kod kido kata ni madongo. Kamachielo, oganda bende inyalo cham mondo omi wayud gero del modiochieng' kodiochieng' ma inyalo yud kuom oganda kata gigo duto ma wachamo.

Apiko en nyamburko ma nikod tielo ariyo kendo otiyo kod engine ma iriembo kod mafuta ma dhongere luongo ni petrol. Kamachielo en kod taya mamenyo mbele kendo en kod mamoko ang'wen manyalo nyiso ng'ato ni ng'atno mariembo apiko dwa baro e kuma acham kata korka achich mare. Kamachielo ng'ato nyalo goyo ngware kod apiko mondo omi oyud pesa. Ma itimo ka gitero ji kendo ka giting'o ji koa kamoro achiel kendo ka gitero kamachielo. Inyalo ti kode ne ting'o nyithi skul kata jogo duto madwaro yudo thieth. Onyalo ringo e barabara duto ma olos kod kidi kata ma opa kod tinga tinga kata ginyalo ringo e gwenge duto.

E piny mar Kisumu nitie kambi ma iluongo ni NITA ma oteloe puonjo nyithinjo kata ojende mapod tindo tindo ne timo tije duto kaka mar payo baw, gedo kata tije mag wang'o chumbe. Kamachielo gimiyo nyithindo makamagi kata josomogie lony makende kendo madwarore mondo mi ging'e tije gi. Ka achiel kuom mano, nyithindo gi ka osetieko somo to kambi ni nyalo ndiko gi mondo mi gitim tije duto ma kambi ni nyalobedo ni omiyo gi kata otelo negi e. Kambi ni kendo puonjo nyithindo e riembo gari ma nyamburko ma tindo tindo nyaka geche matiend gi ng'eny matingo misigo ka oa e boma achiel nyaka machielo kating'o ji kata katingo misigo mopogore opogore.

Jatelo mar puonjruok kata lony mag kompyuta ka achiel kod weche machal kod mag tudruok ma iluongoni Edward Kisiang'anyi kawuono ne ong'aw tije kendo okete e kom mar bedo jatelo mar bedo kaka ng'atno mamiyo jatend piny owacho gigo duto maluwore kod weche mag ohala kata kaka gin e pinyka. Ma ne otimore tarik mar prariyo, kod higa mar gana ariyo kod prariyo kod abich. Ma nyalo konyo jotend piny owacho mondo omi ochiw gigo duto ma nyalo konyo jopiny kendo nyalo chopo dwachgi magidwaro mondo omi gibed mamor, pile ka pile, odiochieng' kodiochieng'.